Ore tenelo naiata eripoto e biotisho oltung'ani, naa embae sidai oleng' amu, ore naa tenelo nemwoyu oltung'ani nelo sipitali aing'oru embaare, neaku naa embae sidai eing'oru biotisho amu meidimi aitalaa ninye iropiani aa cash direct, kake tenkaraki amu eata enda ripoto, neaku enetipat amu meitokini aipotunye ninye iropiani. Ore sii enkai baye, tenelo naaji neata oltung'ani eripore e biotisho, nemeitoki sii aomonu arashu aing'oru mushango amu eata naa ninye entoki naitesheki bill enye te sipitali, ore sii teena tenelo ake iyie nemoyu, anaa eyou oltung'ani eretoto, tenkaraki te sipitali, naaketum naake eretoto oltung'ani lino, ata duo nabo mee iyie makewon ogira aing'oru ina retoto, neaku kesidai oleng' teneata oltung'ani eripoto e biotisho.

Ore ATM naa enkadi naata details oltungani naipirta embenki, neeku ore details oltungani natii embenki apa nairegister ninye nepikakini enkadi eATM. Ore ATM naa kisaidia oltungani metaa meidim atanapai iropiyiani aacash metaa ore terishata nayieu ninye neitayu iropiyiani enyenak , neya ATM card enye , nepik emashini eATM , nitayu naa isentei amu kenyanyuk ake tenelo bank nelo aishooyo ID peyie naa etum iropiyiani . Neeku oreATM naa enkadi narip account oltungani naa peisaidia meitayu iropiyiani enyenak terishata nayieu eitu elo embenki . Neeku embae sidai oleng ATM amu itelelek esiai naitayunyie oltungani iropiyiani enyenak natii embanki.

Ore inkitesheni sapukin tolosho le kenya nayiolo nanu naa, ore inaipirare inkitesheni e tiifi, neatai Citizen Tv, NTV, netii KTN, ore nena uni, naa ninche inkitesheni sapukiin oleng' tolosho le Kenya, amu ninche naalimu anaa ninchee naalimu ilomon, le eseuseu nalulung'a. Ore ninye aisulaki enkitesheni e Citizen Tv, naa ninye narikito te esiai naishoori ilomon lenkop, oloshon pookin, naa telalau, anaa tenkibalunoto pookin. Ore siininye KTN o NTV, naake enyikaki ake amu eishoru, sininche ilomon oadoro, naa ilomon oolala, neata ilarikiorok kuna kitesheni otii enkop nalulung'a, elikio naa ninche ilomon, oasayu anaa loopuo aasayu te enkop.

ore esiiai oolashumba neyawua ilkuaaki oopaasha laakitafuati olkuaki apa amu ora kata